Kwona atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩnyihĩte bũrũri-inĩ, kĩna ũnyihu, rĩu motungata marĩa kĩraheanaga maheanagwo nĩ rori. Rori rĩu nĩcio citwĩkĩte cia kũheana motungata gwĩ kĩndũ gĩkĩ. itinga, tondũ rori nĩcio cironeka ciĩ nyingĩ, kwa ũingĩ.

Nĩ makũhũthĩra macini ta kompyuta kana thimũ ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũhũthĩrwo na intaneti nĩgetha maũtũngata magakĩnyanĩrio kwĩ mũndũ ũmwe kũma mũndũ ũmwe nginya ũngĩ. Kogũo magakorwo mahũthĩkĩte na gũteithia andũ arĩa mena mawathe, ningĩ nomaranĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ me gakurubu kana metanĩte mũcamanio magakinyĩria ũcio ũngĩ

Nyethe andũ arĩa marendia nyũmba na mũbango ũcio wa bengi ĩyo, kana thiĩ wabici kwao nĩgetha menye kana ũhoro ũcio nĩ wama tondũ nĩ gwakĩingĩhire maũndũ matarĩ mega thikũ ici, amenya ũguo, rĩu akĩonio arĩa marendia, no aranĩrie nao, acoke rĩu makĩambie kwaranĩria ũrĩa egwĩbanga kũgũra nyũmba ĩyo, na nĩ mbeca irĩkũ ekũrĩha nginya akarĩkia nyũmba ĩgĩtuĩke yake.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩhũthĩragwo kwĩgitĩra mĩrimũ rĩrĩa mũndũ maronana kĩmwĩrĩ, tondũ kwĩ mĩrimũ ĩgwatanagio kũgerera njĩra ĩyo, kũguo gĩgatũika kĩa ũteithio wa kwĩgitĩra na kwĩmenyerera mĩrimũ ĩtiganĩte.

Mawĩra marĩa marũtagwo tene tũge ma macini ma gũcaba rĩngĩ nĩ ũracaba na taipuraita, thikũ ici nĩmanyihĩtio nĩũndũ wa kompiuta nĩyokire kũrehe maũndũ maingĩ atĩ noũcabe na kompiuta, mũndũ ũcio akarũta mawĩra maingĩ na kompiuta gũkĩra marĩa marũtagwo na maratathi. Kogũo magathiĩ macenjetie na mahinda.

Nĩ gatiba karĩa gakuĩte mawatho ma bũrũri, nĩko gatwathaga, nĩko gacokagwo ibuku-inĩ kũrora o watho ũrĩa ugĩte kwa matĩna matiganĩte ta mogitĩri kwa mũhiano.